Kirwokindet nebo kokwenyuu kekuren Truphena kiptoo inendet ko kwondo Ako kirwokindet ab muskut location kikoek kirwokindet eng kasarta nebo kenyishek taman ngunoo Ako kararan boishet nyii

Mwalimuinik ak kipsomaninik nguni ko negit koyat sukul. Ng'ololee tarikab tiptem ak sisit arawana nitok kole wektoigei sukul. Nguni anyun, koborie kasisiekab gaa singeyote sukul ko kagotar kasishek chechang eng gaa.

Yu ko kabatisiet ab nego en chuutok anyun ko cho mamandoi cho kiribei kigerchini olda agenge agebae kiipchini ichek amitwogik ku suswek ak peek akeriib icheek. Igeere ile kakitekchi oleamishie oletilil sikoyagau metit akwamis. Neechutok oleu icheeget ko chakigee

Agere mbaretab bandek ne kigoyomnyo bandek ak ko kikeges. Kigoek tumdo anyun imbaranitok chang suswek. Ak kwagere anyun chereret eng imbaret, mi kochengchinigei bandek ngot komi chegong'et. Agere kang'us mobchotab bandiat ago kagosul ole komi bandiat kocheng'ei bandiat.

Ng'atutik che kiande eng koinyu ko agenge ko, kiuni eut kotom keamis eng kasar age tugul. Ni ko sikotoret amakinada amitwogik chapuk. Nebo aeng, ko makiname tuguk anan ko amitwog komakeun eut. Nitok kora kobo tililindo. Nebo somok, eng kasar age tugul keuni tuguk ko kagitar keamisei asimabwa tuguk che kalyang'ik konam tuguchok asigekirindee mienwogik.

Akere kapchi, mi ichek kobore bandek, kibore anyun bandechutakwa eut, kiborori sikomong bandek ing sekerik, mi anyun lagok ii ak piik che echen koyoe boisionitok bo boretab bandek.

Chu ko logoek che terter, mitten ndisik I,miten avocado, mi machungwek I ak ageere karatiek kora, ak komiten kabichek, mii pilipili hoho, mitten biringanya, tuguchuton anyun kenyorchin chiket, ako olenyolu kekonooren KO oleyaamat olemomi beek, akole mitten anyun hewa nekararan

Kiit ne korom nebune piik ing kokwet yemoche kolipan chepkondok ii, ko uindab kenyor chenji ya itindoi notit ne oo, ngamun piik che chang koma koboisie chepkondok, kikoboisie simoisiek, sasa makinyoru chenji che kiwekun ngikoite notit neo neu nebo eliput.

Ni kokabotishietab ingwek, akere chito nekokobuut sukuma chechang, Bo komonut kabatishietab ingwek, ngamun kinyoru tuguuk chekiomdoo kimyeet ak tuguk chekiomdoo amitwogiik che terter cheu muchelek. Kora komuch kealdaa en soket sikonyorchigei biik ingwek ak kenyorchigei kora kelchin nebo chepkondook

Niko kabatisietab karatiek. alekiyaitai anyun minsetab karatiek, kechabei imbaret kebati AK keista chabuk tugul eng imbaret, korok kekerer lainwek ameityo anyun echeny keswek ab karatyek, kende lain eng lainwek chotok kakakikerer AK ketuch akebutchi anyun ndekakochun kararatyet chutok AK kerib agoi koechekitu koigeichi igere tindoi chichi eng eut.

Eng' pichaini okere biik cheborori bandek, Mii icheket anyun koborori bandek kouyo kapchii, mii lakok ak komii biik cheechen, kibororen anyun bandechutok euut moboishen moshinit icheket.

Ing' yu ageere tuguuk cheterter logoek, mito ndisik, mi machungwek, mi avocado, mito paipai , mito anyun kora karatiek , mito kobichot, mi pilipili hoho, mi biringanya, mito bandiat ak tuguk alak cheterter